Kerenyun netai kele tese moshinisiek rurutik ko oret netai ko moshinisiek chutok en ng'alek ab temisiet kobolu ng'ung'unyek oo kobol ng'ung'unyek komyie komiten ng'ung'unyek chetoltol chemi ngweny kebolu kobwa barak koboise kora, oret nebo oeng' ko en bitset, yon kibistse kounon tuguk chekachang'a kou nganuk koroisi bitet akosib kesich ak kesib keter myondo ko en yon kokakochang'a rurutik, moshinisiek kongen komin bandek oen oret nenoton amochilegei bandek amobosokse kongochop kounon kokanyor kila kitu koraisi rurenywan.